Matirĩ ũmenyo wa kĩmera, marĩ makaaga kũmenya rĩrĩa magĩrĩirwo nĩ kũhanda rĩrĩa kwĩ mbura, na ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ marĩmaga tũmĩgunda tũnini, na makarigwo kũrĩa mangĩruta maĩ nĩ tondũ gũtirĩ njũĩ.

Tĩĩri nĩ mũoyo na rĩrĩa twaũmenyerera, gũtirĩ hĩndĩ tũngĩaga irio cia kũigĩrĩra metha igũrũ o mũthenya, na no tũeherie ũhoro wa kũkorwo twĩna kĩguũ. O na ningĩ no tũkorwo twĩna irio cia kwĩigĩra na hĩndĩ ĩyo tũtingĩhũta rĩrĩa twamenyerera tĩĩri witũ.

Ta mũrĩmi nĩ njĩra ĩmwe njega mũno ya gũitĩrĩria maĩ nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũraitĩrĩria maĩ, hĩndĩ ĩyo nĩguo mbeca irio ikoragwo ina mbeca, na rĩrĩa ũrarĩma kũndũ kũrĩa kũmagaru, hĩndĩ ĩyo noguo ũkũhota kũhũnia andũ arĩa mekũu irio.

Njĩra ya kũgitĩra na kũmenyerera na kũrigirĩria tũtambi, tũrĩa tũthũkangagia mĩmera, o na nyamũ iria ithũkangagia mĩmera, na nĩ kũrĩ njĩra ũngĩhũthĩra ta ũhoro wa mĩtego na ũhote kũhũrana na ũndũ ũcio ũgagĩtũma irio ciaku igakorwo cikĩrĩ o njega.

Makohoraga mbembe, magaciruta mũgũnda magoka magacianĩka. Cioma karagaca igathandũrwo igacoka igekĩrwo maratathi ma nylon kana igekĩrwo thĩiniĩ wa matangi.

Mboga nĩcio handaga mũno, thondekaga tuto, ngoraganga tĩĩri, ngacoka ngaitĩrĩria thumu igũrũ, ngatukania tĩĩri ũcio, ngaita mbegũ, ngacoka ngakũnĩka na gatĩĩri kanini, ngacoka ngoya nyeki nyũmũ ngaigĩrira igũrũ, ngacoka ngoya maaĩ, ngaitĩrĩria, ngahanda.

Ngayanĩtie mũgũnda wakwa maita mana, tondũ kũmwe nĩ kũrĩma nĩmaga irio cia mũgũnda ta mathibinanji, na kũu kũngĩ ngahanda thaara wa ng'ombe, na kũu kũngĩ ngahanda mbembe, na kũu kũngĩ ngahanda macani.

Kuuma rĩrĩa ndamenyire atĩ mũndũ nĩagĩrĩirwo nĩ gũcagũra mbegũ ĩrĩa njega ũkĩhanda, noguo ndaambĩrĩirie, irio ciakwa ciambĩrĩirie gwĩka wega. Nĩũndũ ũcio mbembe nĩ ĩkaga wega, nĩ tondũ nĩ menyaga ũrĩa ngũciihanda itigĩthanĩkĩte. O na ningĩ ngakorwo njagũrĩte mbegũ njega, na nĩũndũ ũcio, nĩ igeeka wega mũno, o na ũhoro wa gũthima tĩĩri.

Ũrĩmi wa ũndũire tene twahũthagĩra ndawa ici tũgũraga kuma matuka-inĩ, ici ikoragwo ciĩ ndũrũ. No nĩndacokire kũmenya atĩ tiwega mũno kũhũthagĩra ndawa icio nĩ tondũ nĩirehaga mĩrimũ mĩũru, ta cancer. No rĩu thikũ ici njĩra ĩrĩa ndĩrahũthĩra, ndĩrahũthĩra ndawa cia gũĩtukanĩria iria tũrathondeka na mahuti, na nĩnyonete igĩka wega, na nĩũndũ ũcio nĩkĩo ndĩracihũthĩra.

Kũringanaga na matua marĩa ngũtua ndona nĩ ndĩrahanda kĩndũ na nĩkĩrarehe mbeca ngekĩra mũhuko, ngona irio icio nĩ wega gũcihanda, ũhoro wa mahiũ namo nyonaga okorwo ng'ombe nĩ igwĩka wega, na rĩngĩ ngũrũwe itireka wega, ngona kaba gũkĩiga ng'ombe, nĩũndũ ũcio mũgũnda wakwa ngagĩkorwo ndĩũigĩte toguo.

Nĩndoraga mũigana wa mbegũ, ngona ũrĩa ĩigana, ngacoka ngamĩrora rangi wayo, ona ngacoka ngarora kana nĩ ĩkũhota gũikara okorwo kwĩna riũa, ũrĩa rĩera rĩhana ona ngacoka ngamenya nĩ hybrid ya mũthemba ũrĩkũ.

Kũhanda kancĩra, ũharagĩria mũgũnda ũgacimba, ũkaaragania, ũgathondeka tuuta, ũka mĩrinja mbegũ, ũgacoka, cia neneha, ũgaita bataraica, ũkarĩmĩra, ũkeendia.

Kũhanda mbembe, wona wagetha, ũgaciũmithia, waciũmithia ũgaciiga, ũgaciĩkĩra mũhu, ũgacoka, no ũhande na ũcokie handũ hangĩ. Ũcio nĩguo ũndũire, na nĩ ĩkaga wega.

Nyanya nĩ irĩ ũritũ mũingĩ mũno wa kũmenyerera nĩ tondũ nĩ igiagwo mũno nĩ mĩrimũ, nĩ ũndũ ũcio ikagia mũndũ no karemwo nĩ gũcimenyerera. Namo mahiũ nĩ ũhoro wa ngũkũ, rĩrĩa guoka mũrimũ wa kĩhuruto, igakua mũno.

Tĩri nĩ ũikaraga wĩ mwega rĩrĩa wacenjania irio, na nĩũndũ ũcio ndũrĩ wa nĩ nĩ ũkoragwo wĩna maciaro mega, kũringana na kĩrĩa uhandĩte, na ũngĩcenjania irio, ndũthumbũragwo nĩ nĩ tũtambi kana mĩrimũ ĩrĩ ĩnyitaga irio.

Tĩri nĩ ũkoragwo wĩ mwega kana wĩ mũnoru, nĩũndũ ũcio ndũngĩtwarwo nĩ kĩguũ, nogakorwo ukĩrigĩrĩria mĩrimũ, ona tũtambi, nogakorwo irio nĩ ireka wega na igakorwo ciĩ na umithio.

Rĩera rĩacenjia Gĩthumo, nĩ kũgĩaga na thĩna wa mĩiyũro, nĩ ũndũ ũcio gũkagĩa na ũhoro wa maaĩ kũiyũrĩrĩra, na gũkagĩa na ũhoro wa kũgĩa na mĩrimũ ta mũrimũ wa Marĩria, ona mĩrimũ ingĩ yumanaga na ũhoro wa maaĩ matarathiĩ.

Rĩera rĩngĩcenjia, nĩ kũgĩaga na kĩguũ, irio cia arĩmĩ ĩgathũka, gũkagĩa na ng'aragu, ona ũhoro wa kũrĩmĩra irio ũhoro ũcio ũgakorwo wĩ mũritũ mũno, nĩũndũ ũcio nĩ makoragwo na ũritũ ũcio wa rĩera gũcenjia.

Ingĩona kĩro, kĩaciara, na gĩatuthũka nĩ menyaga atĩ, rĩu nyambĩrĩrie kũararamia makũmbĩ nĩ tondũ, nĩngũgetha irio nyingĩ, kũringana na ũrĩa mũgũnda ũcio ũgũkorwo ũciarĩte.

Nĩ ateithagĩrĩria mũndũ gũkorwo ũgĩkuwa maũndũ na njĩra ĩtarĩ na ũritũ mũno, na agateithia kũhũthĩrwo nĩ mũrigo ũrĩa ũngĩkorwo ũkuwĩte wa meciria, onaningĩ agakuonithia atĩ hena bata wa gũtũra mũthenya wa rũcio nĩũndũ ũcio ũgaikara ũrĩ muoyo.